Ore taa tene amu osokoni etii noo mama tene egira aamirr irnyanya, inkitunguuni, mpuka, irmatunda peyie etum entoki naitotiyie irmareita lenye neishorie nkera enye endaa.